Mung'areshek chemengech cheu aldaetab mayaik koipchini biik ak biikab kokwet kamanutik chechang' kou aldaetab mayaik kokonu rapinik chetutin eng' kila eng' kasarta negoi koni kokochin biik koyai mung'aret kopas rapinik konito koibu keljin amu toreti kowal sobetab biik akonyor rapishek chebo atkan kora aldaetab mayaik kokochin biik kasit amu kepas mayaik kerat kealdat ak keiib sokosiek komachei biik cheyoei kasinato mayaik kokonu keljin eng' borto amu agenge eng' omitwokik chetechei borwek koyeam mayaik kokochin keljin borwek aldaetab mayaik koneti biik ng'alekab mung'aret korok eng' neranik ak biik checham kotepchei eng' kaa kou chepyosok cheribei lagok mayaik kokochin keljin kora kabotik yo metinye chito mbaret neo netos ikolji tukukab imbar akialde koimuchi irip ngokaik eng' imbarenoto mining' akialde mayaik sinyorune keljin akitech sobet rapinik chekinyorune eng' aldaetab mayaik eng' kokwotinwek komamong'u sang' konito kotoreti biik koyai boishonik alak kou mung'areshek chebo aldaetab omitwokik chekiboe ngokaik eng' kokwotinwek

Eng' ngepoishe diapers eng' lakok chemengech ko kiit nekararan lakini komitei kora yoitwokik chebwanei yeboishe diapers kou yeboishe diapers eng' lakwet nemining' eng' kasarta negoi amu eng' beek ak murindo kong'emei makatetab lakwet amu takong'arng'ar komi anyun tuguk chekeboishe koboto diapers kou mwanik ak wet wipes yewalawal tuguchu komuchi kong'em makatetab lakwet diapers alak kotindoi chemicals chechuto komuchei koyai kosir lakwet yetebi lakwet ak diapers ek kasarta nekoi amu kiwoljin korok eng' lagok chetibik komuchi kosich korotwek cheu UTI ko chuto koibu bacteria amu eng' beek ak lolong'yet nepoto diapers eng' wirtaetab diapers komasipkobeku konito kokonu koib chapuk eng' emet aletab diapers kokali ako maimuchi biik chechang' boishetab diapers eng' kasarta negoi kokochin biik cheribei lakok komainet koboishe ole kotoretengei eng' kasarta neyamat eng' somanoshek alak kokiiboru kole diapers cheechen anan chetindoi kiloishek chechang' kokochini kokwolikis keliekab lakok chemengech amu eng' nyikisindo

Keboishe mashinit eng' tiletab bakoinik kokonu komonutik chechang' kosir keboishe oiwet mashinit kotilei bakoinik eng' kasarta nenwach akinyoru bakoinik chechang' yemoche saisit agetugul kotilei mashinit ama eng' boishetab oiwet mashinit kotilei bakoiyot koletak ako kokararanit akoboishe mising' eng' yon kotilei bakoinik chekiboishe eng' chobetab tugukab ko kou mesoshek ak bakoinik chekiteche korik ngeboishe oiwet keng'etei amu iboishe ngubut neo ko mashinit komeboishe ngubut neo ko mising' ko eng' boishet chekikoba kenyishek mashinit eng' tiletab bakoinik kotilei bakoinik chebo saisit nekergei oiwet ngiboishe komatilei bakoinik kokergeit ama iletoshei mashinit yo kikolei konyonei ak ole kiboishoitoi ole kinamtoi sikeyae kasit akomi ribik ko oiwet yomenam komyee komuch I kotilin akoumisanin eng' tilishet ko mashinit komawesteni ketik amu tilenyi komaimuchei kotilatil ketik koyait konito komang'emei ketit ko aiwet ketilotili ketit konyil chechang' sikeityi kechop bakoiyot konito kong'emei ketik eng' oleo

Beitab bushek eng' ole amenye ko eng' taunetab arawetab loo eng' kenyini ko kiloishek oeng' chebo bushek ko kibokol agenge ak konom konamgei ak kampunit chebo bushek alak ko kibokol agenge ak sitini ak sogol ko tuguk cheyoei olitab bushek kwo ng'weny anan kolany barak ko kolsetab bandek eng' komoswek checham kekolei bandek kukokwo ng'weny ako nito kora kobarei amu biik alak kokoitoi bandek koba emotinwek chenekit kou Uganda ak Sudan amu olei icheget eng' oliet nemi barak komi kora kakiletab kei nebo kampunishek chechobei omitwokikab tuga ak chechobei chebo biik konito koyoe beit kwo barak amu waloskei koristo nebo emet ko kemeut ak maranoshek chekibaoriani kokochin kobatishetab bandek kwo ng'weny kabatikab sait age kogerei bandekwak koribei beit kwo barak ko barioshek chekibaoriani eng' ematinwekab sang' kou Ukraine ako icheget ko cham kokonu tuguk chekiboishe eng' imbar kou fertilizes konito kokokoyai kwo Barak beitab bandek akong'ering'itu bandek chekekeshei eng imbar

Boishetab mkokoteni eng' ibetab beek kosirei boishetab eut eng' kokwonik chemamo oratinwek anan tenden oratinwek ko mkokoteni imuchei iib beek chechang'konin komenam beek amu nyigisen simaamin suwet anan eunek akoyoei kasit konyumnyimit amun iibe beek koloikitu ako imuch inaam mung'aretab beek iboishe mkokoteni mkokoteni kora kotindoi yoitwokik chi ngibesho ak ibetab beek eng' eunek nebo tai ko mkokoteni keboishe rapishek kechobei ngiboishe eut komamii rapishek cheboishe mkokoteni konyolu kechop atkan kora akechekeni amu boishe kelyek chebo mpirok akora bakoinik cheimuch kong'emak ko ni kokochin biik chebunu kokwotinwek cheiimegei kasit mkokoteni konyolu kekonor eng' ole kararan oleribot asimakichor nganda makiibotei mkokoteni koyochei chito neikweryei mkokoteni kotindoi ngubut netortoe akokoch balances malul yo kiboishe eng' ibetab beek kongoboishe eut komamii rapinik cheiboishe momi kekoch repair ako eng' eut komechenye chi koribun kou mkokoteni

Yon kaitonon USAID ng'alekab toretoshek kouitu mising' eng' kabiloshek ab Kenya chechang' koboishe toretonoto ko yekaityi yoto konyoru kecheny wolutik chebo kasarta nenwach akora chebo kasarta negoi kou nyalu kekimit biik eng' kokwonik akonai icheget tuguk chemokchinigei akokimit icheget kandoinatet nekibo keny ak nemi eng' inguni kekoch kanetishet katuyoshek chebo biok eng' kokwet kou CBO asikoboishe rapishek kwach kotoi projects much kora ocheny toretet eng' tokwek alak checham kokonu akichek toretoshek kou EU, DFID GIS ak UNDP ocheny biikab kenya chekikomanda koba emotinwek ab sang' sikokon icheget chekile impact investment anan bonds onet biik kora koyait kasit ab imbar akokonor beek asi eng' betushekab kemeut keboishe ocheny kampunishek chemabo serilali asiketoret eng' teksetab oratinwek sipitalishek sukulishek akotoret biik eng' ng'alekab kabotoshet kekilei serikalit neo asikokoch biik rapinik kobun serikalit nemig'in akechop ng'atutik asikeker kele kaityi tuguk chemokchinigei biik chemi surwen olin eng' emetab Kenya kou kenyor somanet ak sipitalishek kou biik alak kora kekoch neranik chekile scholarships asikonetgei eng' sukul

Ko wolutik chekiabu eng' keboos boishetab sitimit ko kiyach keboishe balipishek chemaboishe sitimet mising' akawal tukuk chebo keny chebo sitimet akaboishe chebo kasari kora ko kanetishet eng' biikab kokwet ak chebo mung'aret akobo keboishe sitimet eng' oret nenyolu kou kesiman sitimet ak tukuk cheboishe sitimet yomeboishe imuch kora keboishe asista anan koristo asikokon maat nekata sitimet imuuch kora keboishe tukuk cheribei maat chebo kasari asiyo kawo barak maat komuch kotil maat ko boishetab keboos maat eng' sitimet ko ibu komalipan biik anan chemung'arainik ana serikalit rapishek chechang' keboos maat koribei emet asimasich koristo neya boosetab maat ko iyanat eng' ng'weny komugul amun kikinde anan mi eng' ng'atutik chebo emotinwek tugul

KCB kotindoi besenosiek chechang ako tertera ako igochin chi tugul nemi emet ab Kenya omogere kole ibo kabilet ainon anan ibunu komasta ainon, ko besenosiek chubo KCB ko kikichon asikotoret kurubisiek chi agetugul nemokyingen besendo, mung'arosiek cheterter ab biik chemenye oletomo kotechak komyee, ko besenosiek ab KCB ab biik chenyorunen kenjin kou besendo nebo simoisiek negile KCB mpesa ko nenyoru chi agetugul neboisien Mpesa akomi kong'eten siling konom agoi Milionit agenge, ako kiliboni kokabek arawet ak komi kora besenwek chekichob KCB ak serkalisiek chemeng'ech ako ikojini biik en chamaisiek ako bitu kong'etegen siling elibu muut agoi bogol, komoche ye kakosiryen biik en chamaisiek ako kokotar arowek loo g'ab ketoi ako tindo kondoik, mi kora besenwek chebo kiagik ii ak tuguk ab imbar ko nito kobaisien kora KCB ak serkalisiek chemeng'ech ako boisie besenwek chuto en surwe en olemituga, komi kora besenwek ab biik ab eut cheyoe en Jua kali asikotoretke kolongen, komi kora serkalisiek chemeng'ech kou serkalit ab Kiambu negiyai kocheng KCB asikotoret biik chetindoi mung'arosiek chemeng'ech kolongen, ko KCB koityin kabilosyek.